Ore taa ana siai eshonapai naa nkinyat olnyanya ashu noolmasurin noo ovacado noo cabbage nontokini pookini naa esidai nai tinisot aikonchi nipik atua lchamba amu keponaa kepiru olchamba keitoki aitobir olchamba naa kesidanu mbaa pookin ashu nkae ntubuli natii ilo shamba tengaraki ena mbolea amu keeta mbolea sapuk oleng.

ore ena bae naa ene tipat oleng temurua ang amu ore ena naa kitodolu ajo kegiirae aisuma. kegirae naji ai ai aitisip ashu aisuma iltunganak kuhusu naji kuna maua ashu kuna tokitin natii ene naa kegirae aas entoki naji practical ashu itikii pookin ine wueji ,niaku kibung pooki tungani niaku keyiolou pooki tungani ena bae naa isidai enkisuma amu ore tenisuma tene nintoki alo aisuma tolchamba lino .

Ore taa ena naa olchamba, naa ore ale shamba naa keuno inkitunguu naa kesidai ena baye oleng naa kanyorr nanu oleng en a baye amuu ore teniun ena inkitunguu aikoinji naa kesidai amu keyau naaji faida sapuk oleng aataa ore peiun ale shamba enaaji ena inkutunguu amu ieta inkare naitosha naa niindipa sii aikarra neaku kepuku ena inkitunguu te sidai emenya ntokitin nemenya motonyi ashu ung'wesin naa kepuku pookin, naa ore dei piimir ena inkitunguu naa itum iropiyiani sidain kumok oleng amu keikarra netii enkare nimbooiye naa imbaa pookin naake ainosa ashu ainyala enaaji ana ukulima ashu ana enkiriemore ekitunguu, naaku kanyorr nanu ena baye oleng.

Ore taa ena naa enkiremore ompuka ashu spinach ,ashu irrigation, ore ena naa emashini naidim naji naidim atoosho enkare atoosho atipika olchamba pookin. Na ore nai eng'eno niyieu oltung'ani naa, eninko teniboloki, eninko naji teniboloki, ah weninko teniingen, wenchoto nai ning'orie enaalo enkolong' petum naa aichaajayu, atijing'a enkima petum ngufu nareyie enkare ewueji pookin olchamba, naa ina nai eng'eno naidim oltung'ani anoto tena. Ore si aitoki enkae, kesidai nai teneyiolou ajo kebaa enkare nidim atubukoki kuna puka, amu ore pipik excess na kitoki ainyal, na ore si pipik enkiti, nimitubulu abaya. Neeku kesidai nai tening'enu oltung'ani, tenitum ina ng'eno naji pitumoki aikuna, pitumoki naa ataasa enasiai.

Ore taa ena naa enkiremore omushele, naa ore mushele keyeu oshi eweji netii enkare sapuk naijo ana taata ene weji, naa esidai ana bae oleng ashu keitishipisho amu ore piintumia anda mashini naing'urie ene weji nioshie empisha naa idolo ajo kaji mebaki egira abaki, kaji metii lmushele ashu kaji metii ana aitubuli, kainyoo natii ashu tanaa ketii engwes natii naa idol naa kesidai amu keitishipisho naa kesioki esiai enye nemetii sii meitumia enguvu meitumia duo labor sapuk ashu gharama sapuk naaku kesidai ana siai naa keitishipisho sii.

Ene tipat oleng ena siai ashu ena bae tenias amu ore ene ore ena toki ore ena mashini naa kengoroo enkare naa kengoroo enkiti are naa kitabaiki iwuetin pookin olchamba amu ke kitamanaa enkare naa ore pitamanaa enkare nebaiki iwuetin pookin olchamba neaku motoyu aikata kuna ena aitubului ,metoyu aikata ketum enkare naitosha etumoki atubulu tenkata naishiaa ,petumoki naji ao tenkata sidai ashu naji tenkata nairirikino pe aku ninye ashu pebaya nai ewuei neasishoreki.

Ore taa enasiai, naa kajo nanu naa emashini enaisujieki nkishu, naa kitumia naaji generator, na kesidai teneyiolou oltung'ani, ashu ore nai eninko pinteng'en oltung'ani enasiai naa, teniutaki ajo kaji ikoni, kaji iko teneesa, kai iboloki, kaji ingenie, kebaa naji olchani lipik, ashu kebaa naji kiwango entoki naje niyieu nipik. Naa ekinkilikwan sinye inkikilikwanat, neyiolou, nejurru, nintumiaa nai matejo pokira nabo kata, amu keyiolou inakata, na keng'eniki naa enamashini.

Ore taa ena naa ore esiaai nagira aasa tene naa ilcheni odung'utoio, ore ale sheni naa kedungutoi te mashini naa ltunganak aare oodung'uto naa obo oibung'ta emashini negira ildo likae adol ilsheni ajo kaalo egira aimu ashu kaalo egira aurorie peetumoki naa atoliki likae negira sii aitumiya engufu sapuk ashu engolon sapuk egira aibung' ena mashini nagira adung'ie kulo keek, neaku ore ena naa endung'oto orkeek nagira aasa.

Ore taa ena enaa naa olchani, olchani otubulua oleng neeta neeta ilkutot tiatua. Kebolibolo ele shani niaku ore naaji ena ,naa kidim aisudoi, keisudoo ng`uesin tiatua neeta sii netubulakita nkulie aitubulu shumata. Niaku kidim naaji keeta ele shani oloip naa kisuudo sii ntokini naaji tiatua. Niaku naa ina naitiship tele shani o venye to natiu ele shani kitishipisho ake duo amu kibooyo ninye mpaka osiwuo.

Ore taa ena aitubului naa keji Mapera naa kanyorr oleng' mapera amu ore mapera naa keeta ntona naado naa keibooyo naaji enkare pee meruko oleng'. Naa ore sii aitoki mapera keya enkiti rishata peebulu naa kenap ilkumok oleng' neeku tenilo ninye naaji nimirr naa imirr iropiyiani kumok nitum iropiyiani kumok. Ore sii enkae naa, meyieu duo ninye nibukoki enkare kila saa, ore enkiti are naa kitosha ninye naa kidim ninye naaji atubulu hata tolameyu neeku keisidai oleng' ena toki naji mapera naa kenya sii aitoki ntokitin kuna benek enyenak, kenya nkishu ashua ntare neeku keisiadai oleng naaji mapera. Ore sii aitoki naa keeta oloip, keeta oloip neeku ina esidano ena toki oleng' naa kanyorr nanu oleng'.

ore ena bae naa ene tipat oleng amu ore kulo matunda tamu naa ilntokitin aa passion fruit naa irmatunda lemaana oleng kulo . amu ore ninye pinya oltungani naa kesidai oleng tosesen , keret osesen oleng . ore si aitoki esiai kiti eata amu ore piun pintapaash okulo kiek nebulu ninye nelo.

aa ore taa ena bae, ore ena bae naa kegira iltunganak airemisho, naa kegira iltunganak aitobir entoki naji seedbed, ore seedbed naa ewuei neiremi ake neiwuang'eki olchafu, neiremi, naa ketumokini naaji oltungani ewueji enye, ashu iltunganak aare ewueji enye, naa itur niwuang'ie olchafu pookin, ore pee ipik naaji inkaitubulu anaa ine spinach, ine skuma, inoornyanya,,inedania, ine carrot naa kebulu meeta enyamali, naa idim sii atubukoki enkare amu kikiti, neeku idim atubukoki enkare vizuri, ee pee idim, ore pee idim naaji ataasa ena siai, naa idim naaji ai transfer atipika ashu aidurie, nipik olchampa sapuk, etaa iyiolo ajo kebulu, amu ore naa enkaitubului naa keya time oleng, kake ore pee epuku tene naa kelo asioki abulu.

Ore ena naa eweji nesotere oltaka ashu olchafu le weji naijo town naa ore ene keisidai naaji tenepeji kake kesidai enaaji teneaku keturoni enkumooto nbo nepiki peetumokini aatapej entoki naai nijo kuna pampers oshi nikintumiya aenie inkerra amu nena naa duake nemeidimi enaaji aitumiya aitkoi amu ore naii intoki naijo iltupai naa kemiri neitokini aapo aashishore, ore entoki naijo kuna arara naa kepoi aitoki aashishore te dikai, ore sii aitoki eweji naaijo eneweji naa etorono naii amuu peenya anaata arashu peok kuna kera ena puruo naa keinyal iseseni lenyee, neaku naa mesidai te afya enye naaku ore enaaji eneifaa peasi tena naa peesotuni entoki naasotunoi neikoni nepoi aitoki aamirr.

Ore taa tene naa nkera esukuul naaira airemisho naa kegira aipima ewuei nebaiki ashu enkadori ashuaa endoropo aa eine wueji niremo niaku nkera esukuul kuna nagira airemisho aitobiru ina segment ashu irem kila mtu ewuejienye kake inturorete naa kuna pees ena siai tenebo.

Ore taa ena naa olchamba oitayoki endaa, ore ale shamba oitayoki endaa netueremi ketuturoki enkumot nesoti nenyena enkujit neinguari kundaa pelpelat olpaek peetumoki ataa embolea, naaku naa ore kunaa naa eibelekenya enkop amu etudung'o gharama natumo oshi ltungana duo egira aashisho naaku naa neibelekenya naa amu etudung'o ina gharama ore ina gharama nindim naa ltungani ainyang'unye lpaek ashu ataasie engae siai aikoneja.

Ore taa ena naa inkujit naatudumuaki aasot tewueji pryie etumoki aatoito nepuda pee etumoki aataa embolea.

Ore taa tenadol enaaji nadol esiaai ashu irramatare egira asidanu oleng amuu ksyiolo ajo keibung' ltunganak keubung' illaramatak, neibung' ltunganak lounisho amu keidim enaa aji aishoo iropiyiani naashishore neidim nai neishoo intokitin naashishore aataa material

Ore taa ena naa enkiremore entoki anjii eibiriwie naa kegiria aitori ena biriwie te weji neaku naa kesiokini ashu keng'amu indaa pookin amu tenibukoki naa keng'amu naa keng'amu epookin endaa teineweji naa keaku kekiti esiaai tenipik eneweji nemeitoki sii aapo amanaa manaa netum enaaaji ore sii aitoki ana teniintaru nesapuku

Ore taa ena siai naa enetipat ashu keisidai naaji te murua ang ena siai amu, ore ena naa entim natii irkiek. Naa ore kulo kiek metieu ninche nibukoki enkare, meyieu ni mpalililia, meyieu ninkaja. kake kenapisho naaji ore pee idi aatanapisho nilo aitayu ilmatunda. Ore pee intayu kulo matunda ninyianya neponari afya. Ore pee , ore sii aitoki naa idim atimira nitum iropoyiani kumok. Niaku naa embae sida ena oleng te murua ang.

Ore taa ea naa ile ilterekenyini a ore taa kulo terekenyini, naa le kule ashu le nkare naa kesidan kulo oleng' amu ore nye nai piipik engari naa teniinken bora ake nkeno mibukori kuna ale naa kebaya ake aa sawa mesikoi ainyalie kule mesioki ainyal kule. Ore sii tenaa enkare naa itum enkare sapuk nabo kata amu teniya naaji nirot esikiria naa kenapu osikiria kulo terekenyini oong'uan nabo kata naa itum enkare sapuk nabo kata, nemikintoki naa itanaur. Neeku ene tipat oleng' naa neija eikunari ena siai te murua aang'.

ee kaidim naji atolimu ajo kainyioo ena nagira aasa tene wueji . amu ore ena nagira aasa naa enkiremore oompuka . ore kuna puka netipikaki impuka olaini obo, obo, obo, aikunaki nejia naa mpuka spinach kuna ,sukuma ninche natii olaini obo ,netii kuna kulie olaini naa kajo ke dani kuna niaku naa enkiremore e sukuma ena

Aa ore sababu nabo nemanyorrie Nanu Kuna motonyik amu imotonyik taa Kuna ashu ibataii naa keerisho keerisho naa kakiidim nayi nikirem oleng' ashu nikiud oleng' tenkutuk naa ore sii engae kegol eisho, keton oleng' Eton Eton eitu eisho, kake ore entoki nanyorrie ore olmosorin lenye naa kesapuk ore inkirri enye naa kesidan ore pee imirr naa keeta iropiyiani sidan neeku naa ore sii aitoki entoki nanyorrie naa ki kisuj compound kerr enkukuni natii Kerr enkuti kukuni enaa insect neeku keeku compound clean teniata niche.

Kadamu oleng' engolong' nataasa ena siai naa ore ena siai naa engiremore oo mboosho ore Kuna poosho naa a atuuno tengaraki kayiu apa imboosho ainei paamaitoki ainyiang'u, nayieu sii aitoki namirr sii impoosho paatum iropiyiani nayieu sii aitoki natum empeku paa tenaitoki aun, nemaitoki ainyiang'u neeku naa ataasa ena siai tengaraki naa Nena sababuni.

Ore taa ena siai naa enkare ingira abukoki aa nkaitubulu naji . naa ketii enaare atua irkarara .ore kulo karara naa enkini wuei ituudo . niaku naa nipik toombat pee etumoki enaare atijinga polepole. niaku ore nai tiniyieu nisum oltungani naa iutaki ake ashu ijoki taasa inji onji naji itii ine peyie eyiolou niaku nejia naji inko tenisum oltungani ena siai naa mpaka naa petii ,mpaka petii pee iutaki na mpaka siyie piiti pidol easita ena amu ore ake pinko nejia naa kesioki abulu amu melayu naa dake kuna aitubulu enkare ,kebulu ake aa teririkino.

Ore taa ena naa ng'washen, mbeku mbeku o ng'washen kuna naa ore eninko pee itum kuna peku o kwashen naa ng'washen inoshi kutitik arashu a niragie naaji kuna kwashen te wueji nirobi nipising' pee epuku naa ena pegu. Naa terishata kama wikii are ashu uni keeku etuulutua teniragie nai tewueji nirobi nemedolita enkolong' kuna kwashen keeku embegu. Neeku embegu o ng'washen kuna kore tenakata kuna naa kera ketii tayari pee euni.

Ore taa ena naa iltung'anak otii enaiposha oogira aah, etii atua melin egira naa aitayu isinkirr, egira aibung' isinkirr neeku naa ore kulo naa ilaibung'ak loosinkirr. Naa ore naa peejing' atua etii ilooreuta emeli netii iloogira aitadoiki enaduo kishungi atua enaiposha peibung' isinkirr naa keidim naaji netii ologira anang'aki entoki nayietu isinkirr apik atua inaneti ashu atua ina kishungi, neeku ilairemok kulo loosinkirr.

Ore taa enedukuya naa kadolita enkaji, enkaji sapuk oolaramatak nadolita naa ketii ingaiti kumok, netii sii nkajijik e Mpesa, netii ena ofis e Sacco, netii engarri, netii maua inewueji, netii sii ninye enkopis e Corporative, naa engorofa sii enaaji, naa kadolita sii nkatampo nadolita ilkeek, nadolita nadolita ena ofis e Wakulima Sacco neeku nena tokitin adolita nanu tene.

Kore paa adol Kuna tokitin arashu aa ele kujita naa kadamu ninye kwasa alameyu apa itanyamala yiok oleng',ore kuna kujit naa kedung'i neirragieki peetum enkishu ainosa tenkata olameyu naa ore siinye Ina naa esiaiai ilaramatak pee etumoki naa aiboi enyamali ashu pee etumoki aiboi esumash toonkishu tenkata nemetii enchan ashu tenkata naaji neitu eshaa tenkata naado, enaa olapa ameyu otii, ore Kuna kujit naa inaatunoki peedung'i nedung'i neirragieki aa pee aa neirragieki neitoipi peemeshaiki neeku naa nepiki naa ewueji neing'at Enkop peemitoki naa, peemepurda.

Ore ena baye naa enetipat oleng te murua ang' amu ore ana naa biogas asho enkima naing'ua modiok onkishu naaa ninye ena natipikaki ine weji aitoipo naa ore ina kima keidimi naa aitumiya ateyerishore, neidimi aitumiya atodolishore, neidimi si ataas, naa ore si enaare naing'ua ene weji ashu enkare najing' ene naa kejing' olchamba naa keitoki aitibir nkarubuli oleng neaku keitoki si aipunguza gharama oleng, neaku naa enetipat oleng ena baye te murua aang',

Ore taa ena inkiremore e biogas i mean aitobiru enkima aitumiya moduok onkishu naaku naa ore ina naa inkiremore sidai oleng, kesidai oleng amuore ana inkima enye naa intumiya ayerishore, nintumiya naji adolishore, nintumiya neosheki pasi amu enkima sidai ena naa meeta si gharama.

Ore kuna, ore taa kuna naa nkinejik e kule, ore kuna kinejik e kule naa naa ntokitin e tipat oleng naa esiai sidai oleng amu a me intoti ake tiatua aji niboloki nai apik enkiti wueji ake, naa ipikaki enkiti daa naitosha ninje naake itau siinje kule kumok oleng'. Kitau kule naa ore sii piintushul naji embegu naje we naje naake intayu enkae niyu nai nintayu. Neeku ore kuna naa enkiremore o nkiejik e kule.